Ore entoki nagira aasa tene naa enkikesunoto ebutter nut ashu ormalenke , ore ena naa endaa especially toonkera nagira aiteru anya endaa naa kisidai enakiremore oleng , amu kisho iyiok iropiyiani amu ekidim atimir butter nut nikitum iropiyiani , kidim sii aisho iltunganak lemeeta esiai amu ore enkiremokinoto enye , wenkivunata , wewoshokinoto orkiek naa esiai niaku kisho irkulie tunganak esiai , sidai si enasiai amu indim oltungani aipractisa tolchamba lino meteleku ake tenimiata enkare , niaku ore teniata enkare naa esiai nalelek oleng naa keyau ropiyiani tenkata nalelek.

Enetipat ekitemore ekuna masaa amu, etoki edukuya naa edaa, edaa naidimi ainosa edaa si naa ki healthy neaku keret osesen loltungani. Enetipat si amu kisho yiook iropiyiani idim atuuno ningesu nimir nitum iropiyiani sidain nidim ataasie kulie baa inono. Ore si ena siai naa enetipat amu kisho kulie tungana esiai ore iltungana lemeeta esiai naa idim ake aitaa esiai niu nimir nidim anoto ropiyiani nidim ataasie esia ino. Ore si enkae ore iltungana oun oloitobir olchamba oloitoki aikesu naa ketum si ninche esiai, ore teine wueji netum lelo tungana iropiyiani naasie kulie baa emaisha ennye.

Ore entoki nagira aasa naa enkikesunoto ekuna masaa tolchamba, esitae ena egirae aitumia irbaketi , egira aitayu toonkaik tolchamba nepiki irbaketi ,niaku ore ena daa netaa tayari pitransporti , ore ena naa kitoolu ajo etaa ena daa tayari pepuoi amir tewueji nifaa peyie emirieki , niaku ore enabae naa embae sidai oleng.

kaitadamu ena ekiremore olmatundai sidai oleng oji apple ore ele matundai naa olmatundai sidai oleng tooseseni loltung'anak amuu ekiponiki afya naa kisidai oleng, kaitadamu sii ajo esiai ena, amu tenemaata esiai naa kaidim ake aiajiri kewan ataasa ewunore enkiremore ee e apple naa kaidim ake atimira natunie ropiani sidain oleng naidim ataasie nkulie baa, ore sii enkae kaidim sii aitadamu ajo ketum irkulikae esiai, laijo iltung'anak lowun, iltung'anak loisambu, loiremoki naa ketum irkulikae tung'anak esiai tinewuei.

Enetipat enakiremore okulo matunda amu kisho yiok iropiyiani amu enkidim atimir nikitum impisai nikiumie inkera , nikiyayie iltunganak lang sipitali tenemwoyu , nitoki sii au esiai amu ore iltunganak loun naa ketum esiai , ore sii lokesu naa ketum esiai . Enetipat sii elematundai amu indim oltungani ainosa naa keeta afya , keponiki oltungani afya tiatua osesen lenye.

Kumok inkoitoi oleng nidim anotie impisai nibolie cyber cafe ino . Amu ore entoki eukuya naa teniata imali inonok naijo inkishu, intare , naa indim atimira , nitumie iropiyiani nibolie . Ore sii enkae , eetae iltururi loishooyo ilooni neetae sii imbenkii naa indim ake atabaiki nikinchori loan naba anaa eniyieu. Ore sii enkae tenira si oltungani oota esiai enye , niaku indim ake atabolie nena ropiyiani nitumito tina siai ino. Indim si dii atoomono likae tungani esile ake liboitare , naa ekidim ake aishoo, nindim aiteru ina biashara , niaku kekumok nkoitoi oleng ,nindim aitumia pitum iropiyiani nibolie ina biashara.

Aitobirayie oleng enkoitoi e internet atumie , atumie ilomon le biotisho ee sanasana tenkata e corona. Amu ore embae edukuya naa ekiliki irbulabul lena moyian ajo tenisingita oltungani , teniata orkulup, teniningito sii ajo teniyang naa iyata engolikinoto eyangata naa inkoitoi nena naidim aitodolu corona. Ore sii enkae naa ekiliki eninko tenipaash anaa eninko tenising , tenisuj inkaik kila saa , tenilo sii ewueji netii iltunganak kumok , neeku isaidia yiook ena oitoi e internet oleng. Ore sii enkae , etolikio sii yiok enikinko peyie ore pidol oltungani oota lelo bulabul , niyiolou ewueji nindim ashomo aawa, sipitalini natii nena services . Niaku nanu ajo aitobirayie ena bae e internet oleng especially tina kata apa e corona.

Kajo nanu kikumok inkoitoi ninim atupukunyie tiatua ele buku le CRB . Ore ene dukuya naa indim ake atalaa inaa sile naifaa pilak pitum atupuku tilo buku. Ore sii enkae naa indim ake atabaiki nena kopisini e CRB nitaaniki naa ore tine wuei naa indim ashomo atolimu shida ino , nikielezeakini aitobiraki eninko peyie ipuku naa teniimayu nilak nena ropiyianini kingerokoki tine naa keleku enkata oleng peyie ipuku tiatua ilo buku.

Teneyieu sirkali neyiolou dupoto orpukeli naa ore entoki sidai naa tenengas airiwaa laikitalak lenye ashu messengers meshomo aas research tenena kwapi , nemaa ayiolou ajo kainyio natii inakop , kainyio esidai natumi tinakop naidimi aitumi , kainyio naidim atubulu anaa endaa , naa ore tina naa kidim sirkali atayiolo dupoto orpukeli , ore si enkae kidim aetu atetem entoki nayieu nepik inakop enaa kidim aetu nepik nkaitubulu fulani neoli tenaa kebulu , naa ore tenebulu naa kedoli ajo keeta dupoto inaitubulu fulani.

Ore entoki nagira aasa tene naa kadolita ormatuntai le apple arashu lormaembei aa loinosa nkukunik , mayiolo kemwoyiani tenaa kekunik naa kisidai ena bae nejuruni amu keetae irkieek loidimi ataarie kulo tokitin loji pesticides. Niaku olairemoni pookin naa kisidai teneyiolou ena oitoi ajo kidim aibooi kuna tokitin peminyial endaa tolchamba.

Ore enkang sidai naa enkang natii olningo netii si enkanyit , enkang nanningo opayian wenkitok enye nitoki si aaku keeta enkanyit tolikae olikae , ore ena naa kishoru oltonie sidai naa ore poki tungani naa keeta majukumu naas orpayian nias enkitok , niaku kisidai teneeta enkanyit amu kias enkitok inenyenak neas orpayian inenyanak . Ore tenewuei nemitokini atumenchangar nemitokini si atum ormena tiatua ina family , naa ore ena naa kitobir ormarei , netumi ormarei lotii enkanyit atua , neeta sinche nkera enkayit.

Kikumok isababuni peokunyieki iljerketi enkare amu ore entoki edukuya naa kisidai amu indim atipisinga te siote niaku meibukori enkare ata tenijululo ashu ata tenelo enchoto nabo nimibukori enkare . Ore sii enake , kelelek enapata enye amu ata teninap telukunya, teninap torony , teninap te nkoriong nemibukori enkare . Ore sii enkae tenaa ke sirkon ipik naa mibukoo enkare , keeta oltonie sidai , ketoni ake aitobiraki ampaka nibaya ewueji niloito. Niaku kisidai enapata enkare toldereketi amu mibukoo enkare naa kenapayu sii teleleki.

Aikumok isababuni peekwet iltunganak tenkishui anaake arashu ene kila enkolong. Ore sababu edukuya naa lasima pikwet anaake aingoru esiai , esiai nindim anotie iropiyiani , naidim inkera inonok atimir ninosie endaa . Nidim sii inkera inonok ashomoyie sipitali enkata namwoi, nidim sii ainyiangunyie nkilani onena shugulini pookin . Ore sii enkae , ore enkweteta e kila siku naa ninye nikincho inoto mali arashu olchumati ,lindim atipikaki inkera inonok naabulu taisere . Ore sii enake ekejo siinye bibilia ore oltungani pookin leitu eas esiai , nemishiakino nenya endaa. Niaku ore te enkishui eanake naa lasima ake pee kikwet aas isiatin toonkolongi pookin.

Era mwai ongwan naatii empendera e Kenya. Ore kuna mwain naa olodo , onyori, olorok, oloibor. Ore olodo naa kelimu osarge apa oibukori apa pee etumi uhuru te kenya, ore olonyori naa kitoolu nkujit natii enkop e Kenya, ore oloibor naa kitodolu peace arashu amani natii enakop e kenya, ore olorok naa kitodolu iltunganaka orook otii enkop e Kenya , niaku era imwai ongwan natii empenera e Kenya.

Ore ena siai naa ene tipat amu ore kuna puka naa kinosi anaa endaa o indim ainosie orgali, indim ainosie ormushele , indim ainosie inkulie daikin. Ene tipat si amu indip atimira kuna puka nitum iropiyiani , ore kuna ropiyiani naa indim ataasie nkulie siatin tenkang inyi naijo indim ainyiangunyie inkilani, indim ainyiangunyie enkae daa , ndim sii ataretie nkera inonok aisumie. Ore sii ena siai naa sidai amu ekindim aishoo esiai tenimira oltungani lemeeta esiai. amu indim airemo , nimir , nitum iropiyiani , nidim si aigero irkulie tunganak laijo loipalilia, loun, loosh irkiek , niaku kisho esiai , iltunganak lemeeta esiai.

Ore ena naa kaitadamu embae toronok oleng enkinosata nanya orkuto endaa etii olchamba , naa ore ena bae naa toronok amu keeta asara amu ore iropiyiani nintumia aunie ina daa, nintumia aoshie irkieek wenintumia aipaliliayie naa ekipik asara sapuk oleng . Kake ore enaa naa kisidai amu keetae irkieek oidim aisui ena naa kisidai ake neyiolou ilairemok kulo kiek oji pesticides neyiolou iloifaa peoshi tenkata fulani peyie etum aibooi ena bae amu kitorono oleng naa keyau sii asara tolairemok lendaa pookin olchamba.

Eee kadamu enkolong' nataasa enkiremore o kuna puka naanyori tolchamba lai naa ore pataasa ena naa ore entoki edukuya naa mpuka kuna naidimi ainosie endaa naijo orgali, ormushele arashu enkae daa. Ore sii enkae esiai amu tenimiyata esiai naa indim aitaa esiai amu indim airemo, nimir, nintayunye ropiani ore kuna ropiani nekisaidia nyaaki taasie nkulie baa enkang' ino anaa ainyang'unye nkilanik, alas alakie sukuul o nkulie ake baa. Ore sii ena siai naake sidai oleng' amu iindim ataasa te wueji kinyi arashu teniyata enkinyi wueji kinyi olchamba naake indim ake ataasie naeke eya sii enkare kiti, neeku tenimiyata enkare tiang', naaye indim ake atubukoki ata enkare o nkilanik ata enintukuyie vyombo, naake ebulu ake. Neeku keya enkare kiti neya sii e space kiti tolchamba loltung'ani. Neeku esiai nalelek neyau sii ropiani aitasieku.

Ene tipat oleng' enkiremore o mpooshok amu ore entoki e dukuya, ore mpooshok naa endaa e cereals, ore kuna poosho naake eeta proteins sidai ore proteins naa entoki nayeu osesen kitaa healthy osesen. Ore sii enkae naake sidai enkiremore o mpooshok amu meyiu ninje enchan sapuk, neeku ore too nkuapi nemetum ninje enchan sapuk naake enyai ake mpoosho amu tenetum enkiti shan naake idiim ake aitubulu nitok, nenyae enee ndaa. Ore sii enkae nemenya orkuto mpooshok oleng' ashu meeta meeta nkukunik kumok naanya neeku kekiti kekutitik moyiaritin naatum ninje tolchamba. Neeku ore enkiremore o mpooshok naa enkiremore nalelek oleng' , ore sii enkae nemeya mpooshok muda sapuk etu eeku idim ataa ilapaitin okuni ashu ninye oong'uan naa ore baada enkiti muda naa endaa nasieku naa indim ake ainosa teleleki.

Ore entoki edukuya naa ingas aingor ina kerai torkingurei le boo ashu physical appearance tena keeta irbaa loidim ataa iumiza ilo tungani. Ore peeta naa indim ake atudumu niya sipitali , ore tine wuei nikilikwanishore , tenidip aawa sipitali nebaki , ninteru aikilikwanishore ina kerai , ekiji ngae, kengae likimbunga , ketii aji . Aa ore ake pindip anoto ina information pookin , nintoki adumu enkae step nilo olchifui lina area , niliki kuna baa , niliki venye naikunakine , niliki ajo kengae , tenaa keyioloi enkarna . Ore baada ine wueji , nirereport toltunganak loo nkopisini onkera ina county. Tenaa county e kajiado , nireport too nkopisini e FIDA e kajiado. Ore tine wueji naa indim anoto mpaka olakili likisaidia entusuj ina kerai ajo kengae naibaka , ketiaaji. Ore piipuku tine wueji naa keyay dii ninye ompaka kotini ilo tungani tenetumi , nelo ina kerai atum haki te kotini.

Ore entoki edukuya naa entoki naji introduction , ingas iyie aintroduce keon , nijo kara nanu olaitasheikoni linyi tiatua ena siai naa ekingira aingoru oltungani oisul tiatua ena kesha . Ore baada e introduction nitoki ninche aitroduce ate pookin , alimu oltungani enkarna enye , nelimu ewueji ningwaa ontokitin naijo nena. Ore peyie indip naa iata ake esaa ninkilikwan kulo tunganak inkuti maswali , ana ekiji ngae , kaji ngwaa , kainyioo piyieu ena siai, amaa tenitum ena siai naa kainyioo ias , ashu kainyioo indim atimira iyie amu enkesha emirare kitii. Ore piindip ina naa indim ake atiaaki lelo tunganak mishoru inkarasini enye e sukuul, copies enye, nishoru pookin kila mmoja wakati wake .Ore pindip nianalize ieyie nena ardasini enye , nianalize venye naijibutuo maswali . Ore tine wueji naa indim atayiolo ajo kengae naata ina knowledge arashu nena skills naidim ataasie ina siai.

Ee kesipa ore apa tiapa naa kenyori enkitobirare ontokitin esarngab . Naa kenyori amu kisidai naa kelelek , amu ore raw materials naitobirieki ntokitin esargab naa ketumoyu teleleki amu esarngab ake wenkare. Naa indim ashomo ewueji netii enkare naijo orkeju, nilo aton , nintobir tine wueji amu idumu ake esarngab tine , niata enkare ino tine wueji , niaku kelelek oleng itum intokitin naitobirieki. Ore sii tiapa , nemeyieuni apa mashinini naikaushieki ashu naitoyieki , ipik ake enkolong netoyu , nebik inkolongi esiana , nilotu aya ntokitin inonok etaa sidain . Ore sii tiapa naa keyau iropiyiani amu indim atimiraki iltunganak , nitum iropiyiani niasie nkulie baa tiatua enkang ino . Niaku kelelek apa enkitobirata oontokitin esarngab naa inapa penyori tiapa oleng.

Ore entoki e dukuya naa practices arashu mazoezi osesen tenitu ees oltung'ani, amu ore ena naake isababisha eilata metushumayu to sesen neyau moyiaroitin naijo high blood pressure, o nkulie ake moyiaritin. Ore enkae toki e are naa eninko teninya endaa ishaakino nenya olee aa balance diet, endaa natii cabohydrates, proteins, netiii mpuka netii ake kulie tokitin, naa ore enaa naake izuia moyiaritin naijo diabeties o nkulie ake moyiaritin kumok. Ore enkae naa ilewa loitumia a irkeek le kulevya laijo orbangi, ormiraa, o kuie ake keek osigara o nkulie ake baa, amu teniing'or oltung'ani look osigara naake high chances peetum ee cancer e lungs o nkulie ake moyiaritin kumok. Neeku tenemeeta olee kuna tokitin pookin naake etum biotisho sidai kake teneeta kuna tokitin pookin nemetum biotisho sidai.

Ore ena oitoi ormeseji naa kajo nanu tenduata ai , ninye apa ishiaakino nelimunyieki ele meitai amu ore entoki edukuya , meya iropiyiani kumok , ore credit naitumia ninye nemenyaanyuk wenaitumia internet . Amu teninyiangu irmeseji le shirini naa indim aterewaki iltunganak kumok amu kekumok lelo meseji , niaku mitumia ropiyiani kumok. Ore sii enkae , ore irmeseji nemitumia internet , niaku ore oltungani lotii intaoni olootii irpukeli naa kidim pookin anoto message amu mmee lasima peetii internet pitum anoto ormesej. Niaku ore apa ena oitoi ormeseji , nitobirayie apa oleng elimunoto e corona , irbulabul lenyenak , onkoitoi naidim oltungani aizuyiayie.

ore entoki nalotu damunot ainei tene naa oldakitari ogira abakisho. ore ele dakitari nishaakino peyie eishopo imasaa naifaa peyie eishop tesiai enye, amu eeta dust coat neeta mask neeta sii gloves ore sii enkae, naa kitodlu ajo ore ena sipitali naa ene shumata. amu keta mashinini sapukin naaidim aatasie ebaata sapuk. eeta ssi ele dakitari. nurse ashu assisting nurse nagira ae assist neishopo si ninye iruparen enyenak naifaa peyie eishop.

Keeta ntokitin kumok sidan amu ore entoki e dukuya naa ore elaata osesen arashu easata e exercise, naake elak osesen naake ibooyo sii nkuie moyiaritin amu ore ake pee iyas exercise, nemitoki eilata ashuma tp sesen amu ore sii peeshua eilata sapuk to sesen neyau moyiaritin naijo high blood pressure o nkulie ake moyiaritin. Ore sii ena naake isaidia amu ore peeias exercise, naake ereu entoki naji stress nekintaa active nemintoki adamu ntokitin kumok, neeku kisaidia sii nye erewata e stress tiatua ormarei. Ore sii enkae kisaidia metaa e keyau ilo maei tenebo amu keyaku keshula nkera o ng'otonye, orpayian naa ore tene wueji naake emokuno nkera o papai lenye neleotu sii naboishu atua ilo marei. Neeku kesidai easata elataa osesen tormarei pookin.

Ore ena siai naa keyieu mbaa kumok pitumoki ataasa . Ore embae edukuya naa engeno, ore ena ngeno naa engeno oldakitarini , naa indim anotie sukuul, lasima pilo sukuul nisuma, nisuma tolarin loifaa peyie isuma, nintoki apuku attachment atum experience. Aa ore ake pindip anoto ena ngeno , nitoki aaku lasima peyie iyata ewueji niasie ina siai . Naa ore ine wuei neasieki ina siai naa hospital set up lasima piata sipitali niasie. Ore sii enkae eare naa lasima piata capital arashu iropiyiani . Amu ore ena siai naa keyieu intokitin nainyianguni naidim ataasishoreki naijo tools nayieuni tena siai, isintanoni , aa orkulie ake tokitin kumok , niaku lasima peyie iyata iropiyiani. Ore sii enkae naa lasima peyieu work force arashu iltunganak oisisho tine wueji. Amu keyieuni iltunganak oisuj floor , neyieuni loripisho , orkulie ake tunganak ake oasishe. Niaku kuna ake imbaa nindim ataasa pitum ataasa ena bae , hoo naa ketii nkulie kumok.

Ore entoki naitadamu ena, naa moyiaritin naidim aibung'a idaikin olchamba. Ore kuna moyiaritin, naa keeu intokiting kumok, amu keeu orkuso tenenya endaa, kidim si ayau enchan teneshaiki enchan sapuk, nidim ayau nkulie tokiting kumok oleng. Kake, ore entoki sidai na keetae irkeek loidimi aiboinye kuna moyiaritin. Amu tenilo agrovets pookin, pilimu enetiu inkaitubulu inonok tolchamba, nekitumi aishoo olchani loifaa peyie ilo awosh ashu ilo apik, pemitoki anya ntokiting inonok nena moyiaritin. Neeku inatoki aitadamu enapisha tenadol.

Kisidai enkisambuare orpaek tolari otulusoyie oleng tinewueji apa kitejo enotoki irpayek oleng amu ore apa olari le twenty twenty four netu etumi olamei sapuk oleng niaku ore etunishote iltung'anak season one and season two, long rains and short rains pisambu ake too too seasons pokirare niaku ore apa enkisambuare telde ari netaa apa sidai oleng nitodolua apa tolosho pookin le kenya ajo ore irpayek nenotoki tenkumoi oleng amu etu imin irpaek amu enotoki enchan naatasha tenkata naado netum irpayek tonkuluubot pookin enkop atubulu niaku kisidai apa enkikesare arashu enkisambuare orpayek tolari otulusoyie.

Orentoki naimaanisha ena neemirata oropiyani tenkata dorrop. Emeekinchori iyie iropiyani nindim aatayeu tenaa twenty thousand arashuu kulie nidumu nikinchori enkata kiti dorrop nindim atushukunye. Nishukunye iata interest naa ore ena naakeisaidia iltung'ana kumok oleng' amu teniyou nias esiai nimiata iropiyani naaidim atudumu niasie sii inasiai nishuku eeta interest. Ore siinche kuldo lomirita nena ropiyani netaa esiai teninche amu ore ena interest naaketum ninche nitoki aapuo aasie nkulie siaitin neretie ilmarei lenye neaku ore ena mirata oropiyani neisaidia oleng' tolosho le Kenya.

Ore irkieek le biitia naa ketumi too sipitalini poookin e sirkali naa kishoori sii pesho. Ore kulo kiek naa kisaidia oleng osesen loltungani amu ore eniko kulo kiek naa kilepunyie entoki naji immunity ashu isikarini losesen lino aa white blood cells . Naa ore peyie iko nejia naa kisaidia osesen lino metaarare ina virus e biitia tiatua osesen lino. Ore sii enkae ekincho nkufu nindi, naa ore pitum kuna kufu naa indim ataarare ena moyian . Ore sii enkae naa kiparalyze ashu ipungunza ena virus tiatua osesen lino. Naa ore ake peas nejia naa indim atotona enkata naado itu kilotu ina virus affect osesen ompaka nikiya.